Aikari a kauntĩ ya Garissa, nĩ monaga ũguni kuuma kũgitĩrwo kwa nyamũ cia gĩthaka na njĩra nyingĩ. Ya mbere kĩo kĩa ũgitĩri gĩteithagia kũgitĩra mũtũrĩre wa kĩ ũbũrũri ũrĩa ũteithagia kũgitĩra mahiũ na kũheana maatheru. Ũndũ wa bata mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa umithio mĩbango ya gũkũria na kũmenyerera nĩ itigagĩra aikari gũkena na kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka. Kũingĩrĩria kĩũngano thĩinĩ wa ũgitĩri andũ akũu matuĩkaga ndũgũ na bata mũno gũũtarĩria na kũgiria ũici wa nyamũ cia gĩthaka harĩa hatarĩ mwĩhoko.

Kwambĩrĩria mbiacara ya nguo Kenya nĩ ũgĩ, tondũ nguo nĩ imwe ya mathĩna manene, na nĩ gũkoragwo na ũndũire hĩngo ciothe. Gũtuĩka ũrĩendagia nguo cia gũthũkũmũka, nguo njerũ cia mĩtindo, kana nguo cia gũthondekerio. Thoko nĩ nene na nĩ mĩthemba mĩingĩ, kuma arutwo na arutani a wĩra, anini nginya ciana na bamĩrĩ. Ũthaka wa mbiacara ĩno nĩ ũhoti wayo wa kũhingũka. No wambĩrĩrie na mbeca nini ta ngiri ikũmi na ũgũre rungurungu, mũno mũno rĩrĩa wagũra nguo na thogora mũnini na ũgacĩrie, na thogora mũiganu. Ningĩ no ũrathiĩ na njĩra nyingĩ kũgerera kĩanda, nduka kana mĩtandao ya intaneti ta Instagram na Whatsapp.